Wambere nĩ kũharĩrĩria kwa riũa, harĩa ũkoraga irio icio cingĩitwo o ũguo nĩ ciũraga na cigacũngĩrĩria ngaci ya methane kuma na gũthiĩ kũharĩrĩria riũa, ĩrĩa ĩtũmaga marĩa matũrigicĩirie gũcenjia. Wa kerĩ nĩ indo gũthira ta maĩ kana mĩgũnda, harĩa ũkoraga nĩguo tũrute irio ici no nginya ũtũmĩre kĩndũ ta maĩ, koguo kwananga kwa irio ici nĩ ta kwananga kwa maĩ mau na mĩgũnda. Wa gatatũ nĩ mĩtitũ gũthira, harĩa nĩguo irio ici cirutwo, no nginya kũrĩa kwĩna mĩtitũ ĩtemwo yothe, nĩguo irio ici ciume. Koguo kwananga kwa irio ici, nĩ kuonania ũrĩa mĩtitũ nayo nĩguo irio ici cithondekwo.

Wa mbere nĩ irio kũingĩha, harĩa ũkoraga irio cingĩingĩha andũ makũrĩa nginya mahũne, na iria cigũcoka gũtigara, nĩmegũcoka gũcite tondũ matigũcirĩa rĩngĩ. Wa keri nĩ irio kũganda, harĩa ũkoraga ĩrio cingĩganda nĩcirutaga mĩrukĩ na mĩcamo mĩũru, oho mũndũ kĩumbe ndagũcoka gũcirĩa. Maũndũ marĩa mangĩkwo nĩguo kũnyihia ũndũ ta ũyũ, nĩ kũruga irio cina gĩthimi, ta kũrora andũ arĩa mararĩa, ũkamatara na ũgathima irĩa maekũurĩa, oho na kũrũga ĩrio citegũkunĩkwo mũno, hari kũrĩa kwĩna ũrugarĩ mũingĩ tondũ nĩ cĩcũngagĩrĩria kũganda gwa cio.

Ũreri wa ng'ombe kana ndegwa harĩ ũndũire wa ũgĩkũyũ nĩ ũrĩ bata mũno, amũ wa mbere nĩciheaga mũrĩmĩ nyama, nyama ĩno no arĩe kana amĩendie harĩa ĩmũheaga mbeca, oho ng'ombe ici nĩcĩmũheaga iria, iria rĩrĩa onarĩo no acoke arĩendie na kũmũhe mbeca, wagatatũ ndegwa ici no cicoke cikaheanwo kũrĩ kũrĩa kũrahikwo, cĩĩ ta rũracio, nĩgũo, mũndũ ũrĩa ũrahikania agĩe na mũtũmia.